Ndĩramenya Raila Amollo Odinga na Moses Wetangula. Aya marĩ atongoria a kĩama kĩa ũregani kĩa National Super Alliance nĩyo NASA, kĩrĩa kĩarĩ nguo mũno kuma mwaka wa twenty seventeen nginya mwaka-inĩ wa twenty twenty one. Kĩama gĩkĩ kĩa NASA nĩkĩo mũtongoria mũnene Raila Odinga, arũgamĩte nakĩo agĩetha tigiti wa gũtuĩka president mwaka-inĩ wa twenty seventeen mena mũnini wake nĩwe Steven Kalonzo Mũsyoka. Moses Wetangula, arĩ ũmwe wa atongoria a kĩama gĩkĩ akĩrũgamĩrĩra kĩama kĩa Ford Kenya. Rĩrĩa gĩthurano gĩekirwo mwaka-inĩ wa twenty seventeen, NASA nĩ macindirwo na magĩthiĩ igoti-inĩ, ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie gũkanjwo kwa gĩthurano kĩu na gĩgĩcokerwo. Thutha ũcio nĩ kwagĩire, nĩ kwagire wĩhokeku kĩama-inĩ gĩkĩ, ũndũ ũrĩa watũmire gĩthire nĩũndũ wa kwaga kwĩhokana.

Mũthuri ũyũ kũhe nũgũ mahũa nĩ ũndũ ũrangenĩa mũno, gĩtũmi nĩati, mũthuri ũyũ aronania wendo mũnene kũrĩ nyamũ, oũrĩa tũĩ atĩ, andũ monagia wendo kũrĩ andũ arĩa angĩ. Nũgũ ĩno nayo nĩĩroneka ĩgĩkena nĩ kũheyo mahũa, kuonania atĩ ona nyamũ nĩciendete kwendwo. Nũgũ nĩcioĩkaine nĩciendete ithako mũno na oho nĩcirĩ ngumo ya gũtharĩkĩra andũ na mũno makĩria atumia na airĩtu, nĩkio rĩrĩa nũgũ ĩno ĩronania gũkena nĩ kũheo mahũa nĩũndũ mũnene mũno na wa kũririkanaga.

Kit Mikayi nĩ ihiga rĩa magegania rĩrĩa rĩkorĩgwo mwema wa Gĩthumo. Ihiga rĩrĩ nĩ iraihu mũno na nĩrĩcũngagĩrĩria nirĩgucagĩrĩria maitho ma andũ. Kit mikayi, nĩ kuga mũtumia wa mbere nĩ Kĩnjaruo. Kwĩrĩkanaga atĩ, mũthũri ũmwe mwena wa Gĩthumo nĩ endete ihiga rĩrĩ mũno na nĩ nĩathiaga gũikara ngurunga-inĩ cia ihiga rĩrĩ. Ũndũ ũyũ nĩwatũmire mũtumia wake augage atĩ, mũthuri wake nĩathiaga gũcerera mũtumia wake wa mbere ũrĩa nĩ ihiga rĩri rĩa Kit Mikayi. Ihiga rĩrĩ rĩkoragwo rĩhana ta rĩigĩrĩirwo mahiga mangĩ matano, ũndũ ũrĩa nĩwakũgeganĩa na ndũrĩrĩ nyingĩ gũkũ Kenya nĩ ciceraga mwena ũyũ wa Gĩthumo nĩguo kwĩrorera ihiga rĩrĩ na kũhũrwo mbica maririkanage. Harĩ ũndũire wa Njaruo, ihiga rĩrĩ rĩtuĩkaga nĩ itheru na nĩ rĩhũthagĩrwo kũrutĩrwo magongona, rĩrĩa andũ magomerwo nĩ mathĩna ngũrani, oho andũ nĩmokaga handũ haha kũhoya na kwĩnyerekia nĩ getha Ngai atuĩke wa kũigua kĩrĩro kĩao.

Aya nĩ ambunge a bũruri wa kenya marĩ mbunge. Ambunge nĩo arũgamĩrĩri icigo cia ũmbunge thĩiniĩ wa bũrũri wa kenya. Marutaga wĩra thĩiniĩ wa mbunge nene nĩyo national assembly na mbunge ya Senate . Ambunge marutaga wĩra wa gũthondeka mawatho, nĩ maragĩrĩria na makahetũkia mawatho merũ, magacenjia mawatho makũrũ o hamwe na o hamwe na kũrũgamĩrĩra mawoni ma Akenya na mathĩna ma Akenya hari ũthondeki wa mawatho. Ambunge nĩmahetũkagia mbeca cia budget ya bũrũri, na ũgai wa mbeca ciĩ mũingĩ, oho, nĩmaroraga ũhũthĩri wa mbeca cia thirikari , na angĩkorwo thirikari nĩ ĩrahũthĩra mbeca cia mũingĩ ũru, ambunge nĩ mamenyithagia andũ nĩgetha thirikari ĩke ũrĩa kwagĩrĩire. Ambunge nĩmahũthĩraga, ambunge nĩmathũrimaga ũigĩrĩrĩki wa andũ arĩa macagũragwo nĩ mũnene wa bũrũri rĩrĩa maraheo mawĩra ma cabinet secretaries, arũgamĩrĩri a bũrũri ohamwe na manjanji. Rĩrĩa aruti wĩra anene athirikari-inĩ magĩa na ungumania, kana rĩrĩa magakwĩhokeka wĩra-inĩ wao, ambuge nĩmeheragia mũndũ ũcio wĩra-inĩ wake nĩ ũndũ wakwaga..